Mbica ĩno ĩ haha ĩronanĩrĩria yunibacĩtĩ ya Nairobi, na nĩ yunibacĩtĩ nene ya kũheana mathomo andũ rĩrĩa marĩkia cekondarĩ, magathi gwĩka ndingirii kana ona magathi gwĩka masters kana PhD. Koguo ĩronania nĩ rũhonge rwa kũheana mathomo rwa yunibacĩtĩ ya Nairobi, na nĩyo yunibacĩtĩ ĩmwe ya iria nene iheanaga mathomo makĩrĩa, nĩgetha mũndũ akahota kũgĩa ndingirii, kana masters, kana PhD yake.

Mbica ĩno ĩronania andũ kana arutwo makĩheo mathomo ma, mathomo mao nĩ mũndũ mwerũ ũrĩa ũronekana tarĩ we mwarimũ wao, nao makonekana tarĩ o arutwo ake.

Kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa ndona mbica ĩno, nĩ ndĩrona tũtũ nĩ twana na tũronekana tarĩ twana tũnini tũgacoka tũgakorwo twĩna tablet iria hihi tũhetwo cukuru nĩgetha mahote gũthoma .

Kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa, nĩ kuona mbica ĩno yoetwo hĩndĩ ya Covid rĩrĩa kwaheanagwo ndramu cia maĩ mathibitarĩ-inĩ, nĩgetha andũ makahota gwĩthamba, na nĩ maronekana kĩrĩa kĩngĩ maracoka kũheo nĩ mask cia gwĩkĩra na nĩ ironekana mbica ĩno ta yoirwo hĩndĩ ya Covid 19.

Kĩrĩa kĩrathiĩ mbica-inĩ ĩno, nĩ twana twĩ cukuru na tũronekana tũgĩthoma mathomo mao tũgĩtũmĩra njĩra ya gũtũmĩra tablet nĩgetha tũthome.

Kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa ndona mbica-inĩ ĩno, nĩ kuonania aya nĩ abithaa a health, marathiĩ mĩciĩ-inĩ magĩbundithagia aciari ona ciana ciao ũhoro wa good health magathiĩ nyũmba-inĩ ciao.